Nyũmba cia mohoro gũkũ bũrũrinĩ, nĩciabata mũno makĩria, tondũ nĩitũmenyithagia mohoro marĩa marahanĩka, kũndũ gũtiganĩte bũrũrinĩ, rĩũ okorwo nĩ maũndũ tũbatiĩ gwĩthema na kwĩmenyerera kumana namo, tũgagĩikara twĩ cemba tũkĩmenyagĩrĩra, tondũ ona nĩmarekagĩrĩria mohoro ta ma mbura nene rĩngĩ ĩtanyĩtwo kura, kana ona mĩrimũ ĩtuthũkĩte kũndũ na kũndũ, rĩũ tũgaikara twĩharĩirie na twĩmenyereire, nĩgetha gũtikagĩe na thĩna ũngĩtũkora na tũgaikara tũrĩ andũ maramenya marĩa marathiĩ na mbere gũkũ bũrũrinĩ.

Mĩtũrĩre ĩrĩa rĩũ tũratũra kwĩna mĩtangĩko mĩingĩ ĩtiganĩte kumanagia na maũndũ marĩatũracemania namo o mũthenya o mũthenya rĩũ niĩ rĩrĩa ndĩrenda kũũrana na mĩtangĩko ĩyo rĩ, nĩ nyendete gũĩkara ngĩthoma thomaga mabũkũ marĩa mena ũhoro wa kũnjĩkĩra hinya ona makandeĩthĩa ona kũhĩga ona mũno makĩria na rĩrĩa ningĩ ndĩ mũciĩ nĩ ĩ nĩ hingũragĩra rediu ya kwa nagĩthikagĩrĩria tabarĩra itiganĩte cia gĩkũyũ na ngaigwa ngĩcanhamũrwo nĩ maũndũ macio na mĩtangĩko ngahota kũhũrana nayo tondũ nĩ ma maũndũ nĩ maingĩ na ũngĩaga kwĩmenyerera nĩ ũgũkora nĩ ũhinyĩrĩirio nĩ mĩtangĩko na njĩra njũrũ mũno makĩria .

Thimũ nĩ ikoragwo cĩrĩ cia bata harĩ mũndu o wothe nĩũndũ wa gũkinyanĩria ndũmĩrĩri no rĩu kwĩna ũgwati mũno makĩria kũngĩtuĩka atĩ arutwo nĩ mekũheo thimũ. Tondũ matindaga thimũ-inĩ mũthenya mũgima ona nĩ mariganagĩrwo atĩ nĩ maagĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩthoma, mathiĩ nambere na gũikara na thimũ icio na mekore magĩka maũndũ maingĩ moru matiganĩte. Tondũ rĩu nĩ ogĩ mũno, nĩ magũcaria na mone maũndũ mangĩ matarĩ mega thimũ-inĩ, na no mekore makĩingĩra mawaganu-inĩ matiganĩte. Kwoguo rĩu gũtiagĩrĩire gũkorwo atĩ arutwo nĩ maraheo thimũ, magĩrĩirwo nĩ kũrekwo mathome marĩkie gĩthomo kĩao na nĩmegũkorwo magimara wega. Nĩgetha ona rĩu mũndũ angĩtuĩka nĩ ekũmahe thimũ rĩ, nĩ moĩ maũndũ marĩa ma bata magĩrĩirwo nĩ kwĩonera ona marĩa matagĩrĩirwo. Nĩgetha matuĩke andũ ega a bata bũrũri-inĩ, na andũ marĩ na mwerekera mwega, nĩũndũ wa mĩtũrĩre yao ona ya hau thutha-inĩ.

Ũrĩmi wa ngũrũwe nĩ wa bata mũno, na nĩ ũrĩ umithio na njĩra nene. Ta rĩu haha mũrĩmi ũyũ wa ngũrũwe ici, nĩ mũkenu, tondũ ngũrũwe ĩno ĩmwe ĩciaírĩte twana tũingĩ, tũtandatũ. Na nĩtuo twĩ haha tũronga, rĩu nĩkũonania atĩ ngũrũwe ciake nĩ ikũingĩha na ithereme. Na tondũ nyama ya ngũrũwe nĩyendetwo mũno-rĩ, mũrĩmi ũyũ nĩ agũkenereraa umithio, tondũ rĩrĩa agũciendia nĩ arĩonaga mbeca njega, na akahota gũthiĩ na mbere na kwaramia ũrĩithi wake. Na agĩkorwo arĩ mũndũ ũthiĩte na mbere mũno akarehe ũkũria thĩinĩ wa nyũmba yake o hamwe na bũrũri. Koguo rĩrĩa ũngĩĩciria kũiga ngũrũwe, menya atĩ we nĩũkuona úmithio tondũ, ti itherũ, wacitungata na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, cigũkũrehera umithio na ikorwo cigĩtũma ũthiĩ na mbere na gũtherema mũtũrĩre-inĩ ũyũ.

Uyũ nĩ ũrĩithĩa wa mbũkũ na mbũkũ ici cironeka cie thaka mũno ona cina rĩrĩ tondũ nĩ ĩtũngatĩtwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩre, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akũrĩithĩa mbũkũ nĩagĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩ bũkũ ciendaga ũtherĩ wa kĩrathĩ kĩa igũrũ agĩciakĩre tũnyũmba na njĩra njega kũrĩa cirariagĩra ona kũrĩa ĩrĩkomaga, tondũ nĩ ĩrĩ ũmĩthĩo mũnene ũgĩcitũngata na njĩra njega. Andũ nĩmendete kũrĩa nyama ya mbũkũ na kwogwo rĩrĩa we waciraĩthĩa wega na ciakũra ciagana nĩ ũkũhota gũciendĩa na thogora mwega mũno na nĩ ciendetwo mũno na nĩ ĩgũkũhe mbeca njega we ũgĩe na ũthĩe wa nambere, ona ũhote gwĩkũrĩa kũhĩtũkĩra ũrĩmi ũyũ tondũ nĩ wa mwanya na nĩ wa bata mũno makĩrĩa mbũkũ nĩ ĩrĩ cama mũno nyama yayo ndũngĩtĩgĩthĩa nĩ ũrĩa ĩkĩrĩ thaka.

Mũndũ angĩenda kũmenya ũhoro wa ũtwarithia wa ngari rĩ, agĩrĩrwo nĩ athiĩ agathomere, nĩ gũkoragwo na macukuru matiganĩte, marĩa magĩthomithagia ũhoro wa ngari, na maũndũ moothe makonanie na barabara, mawatho marĩa mũndũ arũmagĩrĩrĩra rĩrĩa arĩ barabara -inĩ agĩtwarithia ngari. Akĩrĩkia gũthomera rĩ, nĩ ekaga nginya kĩgeranio, kĩrĩa kĩmuonagia kana nĩ arĩkĩtie kũmenya ũhoro wa ũtwarithia wa ngari na kũrũmĩrĩra mawatho ma barabara, agagĩka nginya kĩgeranio harĩa mathiaga na mũrutani wake ngari-inĩ we agĩtwarithagia, nĩgetha kuoneke kana titheru nĩ arĩkĩtie kũmenya gũtwarithia, arĩkia ũguo, mũndũ ũcio nĩ aheyagwo marua, makuonania atĩ nĩ athomete, akarĩkia, na ageka ona kĩgeranio na akahetũka.

Ĩno nĩ mĩthemba ĩtiganĩte ya irio cia ngũkũ. Rĩu rĩrĩa mũndũ akũrĩithia ngũkũ ciake rĩ, nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkĩmenya atĩ o ngũkũ na mũthemba wayo. Nĩ yagĩrĩirwo nĩ kũheo irio irĩa cimĩagĩrĩire. Okorwo nĩ tũcui rĩ, kũrĩ irio cia tuo. Irio icio iheagwo tũcui na nĩgetha tũgĩkũre na njĩra ĩrĩa yagĩrĩirwo. Rĩu okorwo nĩ cia kũrekia matumbĩ nacio rĩ, kũrĩ na irio cia cio, irĩa citũmaga ngũkũ ĩyo ĩrekie matumbĩ wega, maingĩ ona njĩra njega. Nacio ngũkũ irĩa cikoragwo citarĩ cia kĩmerera, kũrĩ irio irĩa ciheagwo ona cio, nĩgetha ikũre wega. Na nĩguo mũrĩmi akorwo akĩyonera ũmithio na njĩra njega wĩra-inĩ wake wa ũrĩithia wa ngũkũ.

Ici nĩ irio cia ng'ombe, na rĩu irio ici nĩcionekaga kĩganda-inĩ kĩa mũtu, ta rĩu gũkũ gwitũ nĩ kũrĩ kĩganda kĩa mũtu kĩũĩkaine ta MAISHA, gĩthondekaga mĩtu ya kũrĩa, o hamwe na irio cia ng'ombe. Irio ici cihũthagĩrwo kũheyo ng'ombe, hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi agũkĩrĩma ng'ombe kana agũkĩrĩithia ng'ombe ciake rĩ, nĩagũraga irio cia ng'ombe kuma kũrĩ kĩganda gĩkĩ. Okorwo nĩ tũcaũ twake kũrĩ irio iria tũcaũ tũheagwo, nĩgetha tũgĩkũre wega, twĩ na hinya, okorwo nĩ ngombe cia iria rĩ, o na cio nĩiheagwo irio iria ciagĩrĩire, ona ngombe iria ingĩ cia gũgĩthĩnjwo. Rĩu mũrĩmi wothe ũrĩmaga ng'ombe ciake, nĩakenagĩrĩra ũrĩmi wake nĩ gĩkoragwo, kũrĩ handũ hakuhĩ angĩona irio cia ng'ombe na ahote kũgacĩrithia ũrĩmi wake wa ng'ombe. Rĩu ningĩ akĩyonere umithio na makĩria athereme na ahote kũĩrũgamĩrĩra. Na athiĩ na mbere na ũrĩithi ũcio, tondũ nĩ wa bata na nĩũkũmũteithia kũĩyonera ũtonga wake, ĩ o na ningĩ akĩhande wega, nĩ ũndũ akĩrĩ na mbeca njega iria arathũkũma kũũmana na wĩra wake wa ũrĩithia wa ng'ombe.